Chiemoni inyalo cham kosechiel kendo kochwak maber. Kendo inyalo chame gi kuon e chiemo mar saa abiriyo kata odhiambo.

Magi jotich mang'wedo it majan e puothe. Bang' kagiseng'wedo, togikete ei okapu, kendo bang'e gibro ting'o kagitero e kembe. Gin jotich gitiyo gi lwetgi, kendo ka gikonyore kachiel kachiel kagiwuotho e lain kendo giwuotho kanyakla.

Pur mar alot timore mana maber korit puodho maler. Alot inyalo pidh e alin achiel kendo inyalo doye mondo mi puodho obed maler. Alot chiek maber ka puodho be orit mana maler.

Sama pachi olal, kuom seche matin, kiparo kata gimoro achiel, miyo inyalo ng'eyo ni irango paro mari mar obuongo.

Ma en cham mar puodho ma itiyogo e yore mang'eny. Cham ni inyalo tii kode e yor chiemo. Maeki bang' rege, kendo inyalo tii kode e tedo kuon kata mar loso nyuka. Cham ni inyalo inyalo use gi jopur, kendo itiyo kode e yor e yor eyo mar yudo omenda. Cham ni itiyo godo bende kod lee mondo mii, lee machame e yor dak.

Ma en puodho maduong' ma ipure chiemo. Puodho ni ondiko jotich mang'eny matiyo ka okulore piny. Puodho ni ipidho ipidhe cham e line mopogore opogore kendo mtaro nitiere e dier line ka line. Puodho ni eki okao okao okao nafas maduong' ahinya.

Tijni itimo kuonde e puothe matindo tindo ma olosi, kendo odoo maber ka oketgi kanyoeki ma pii ng'eny maber moromo pidho gi e. Ipidho gi e tieng' matindo tindo, kendo iketo gi ipogo gi kaluwore kod kodhi ma oketi.

Mondo gini kik kethre, iketo gi kanyoeki, ma yamo nyalo kudho gie maber, kendo okpang gi mang'eny kumoro achiele. Ikeyo gi mondo kik gidire, kendo ginyalo banjore ma gikone gikethre.